Ee kaliki naa ainasaki namna easishore e eCitizen amu ore ina naa portal e sirkali naishooyo services pookin naishooyo sirkali tenkoitoi ormutandao aa ore naai kwa mfano netii esiai enkipande, iindim aing'oru tormutandao iindim ake sininye aing'oru birth certificate tilo mutandao aa neeku mbaa kumok oleng' naishooyo sirkali tilo mutandao lenye le eCitizen.

Ore enkiremore naa embaye etipat oleng tolosho amu ore endaa naa naturuni naa kitaasi are eng'asi aanya tonkang'itie uh nigili ake naaji aaku kemiri amiraki isokonini sapukin naake keibung naa inakata economy olosho amu ketii naa iropiyiani napuku ata toi tinye teneesi exports arew inaduo enaduo kurma na natuturuoki inkuapi eboo.

Ore ntokitin naaya enkima toonkajijik ang' ore taa naai ina naa ormeitai ashu asara naa teniguranie nkera enkima niidim aibung'ie iwuejitin niteru enkima, ore enkae naa teninoki enkima nelami un attended naa iidim ake enkima atasaru iwuejitin neyau sii ina enkima.

Ore naa tenadumunye amu kang'as toi ninye aiset alarm eton itu airura peyie aadumu naai tenkakenya asioki ore peyie ainyiototo naisuj nkonyek naibrush ashu naosh emuswaki nayierr shaai naook naisuja naishop nkilani, nadumu orbene alo esiai.

Ang'as naai aoshoki esimu aa customer care lenye peyie aitaarriyian ajoki kainyioo ina transaction nataase te account ai neme nanu otaasa ore ake naaji pee aaliki enitaunyieki nena pisaai ATM naje e branch naidim naai sinanu atabau inewueji nikiponu aasuj oninche pole pole nikiyiolou sababu enkitaunoto enena ropiyiani naa kang'ae naitauo.

Ore ina atini naa enkatini e historia naa keji, keji apa Africa 'The Cradle of mankind tenajo adamu naa ina apa eji kiteru apa oltung'ani eton aa engues entim aa oekenyi ni evolve neeku aa ai abila ake oekenyi nitoki ake ai evolve ni evolve omeeo naa aaku oltung'ani complete.

Ore ilchumari naa kiishop ninche nkilani e dini enye adoru naiborr naajo kanzu, niishop nkituaak enye buibui ore naa ninche Isamburr, Ilturukana niishop ninche irkarash aitapaash nijo ake iloip, neeku ineueji intapaash orkishop le kulo tung'anak oopaasha.

Ore kuna tomonok pokirare aa Faith Kipyegon o Moraa naa enkwatata ninche nalakita nenoto ninche gold medals toonkwatat oowuejitin kumok naashomoki, amu ore ninye pee epuo Buddapest naa ninche apa ake pokirare naatoriko nena kwatat enye.

Nang'amaa Amina nairoroki amu itu kiduaa toonkolong'i kumok nekingilikuana venye negira maisha aikunari nekinya irkuti omon lang' eton itu kipuo entumo kitok naaliki sininye naa vile negira aikunari nekinya ile nkishiaa nikianyu entumo miteru.

Ore nye sukul e tom mboya university na university natii category nabo onoo university of nairobi ,moi university egerton university, na ore nai entoki nikimitiki ijing na tenitu itum cluster points nayiuni pitumoki ashomo ataasa ashu aisumare enkisuma naje kake indim nai akw ashomo aiteru te level naje ni upgrade